Ore enalotu indamunot tenadol ena naa ore ena naa endaa aa ekeji mishiri naa ekiremi nipaliliai nemiri tosokoni ena endaa nenya sii iltung'anak tiatua nkang'itie enye, neeku kipunguza esumash teniremishoi.

Ee ore entoki nagira aasa tene naa irfakadoni itayuoki tolchamba neeku kegirai aapik ewueji sidai pee etumi aisafirisha pee epuoi aapik enaa olduka omirieki enaa kosokoni omirieki, neeku fakadoni kulo ootaa tayari pee enayai.

Olee ore kuna na nkaroti, keunibake sinche tolchamba ore peoku neyai apo amir tosokoni ashu tolduka, intumia si oltungani tiaji anaa spicies endaa indim ateyierie ormushele indim ateyierie mbuka, indim si ainosa erok amu kitisidan nkonyek.

Ore paa enetipat ena bae temurua pee easi tiatua ilchambai naa peyie ear inguesin naagira ainyial olchamba. Intokitin naijio irkurt okulie tokitin kuti naagira ainyial olchamba eton eitu eku. Neaku esidai teneisuji ashu teneitukuuni olchamba pee esidanu endaa

Ore engeno niyieu pias enasiai aa keji greenhouse ahu ewueji naunieki maua na kifaa nishomo sukul, kifaa niata good knowledge nirusu kuna maua ajo kebaa enkare niyieu ashu kebaa enkare nayieu ashu keboo enkolong nayieu petum ai serviver meshomoita atubulu.

Ore pee ene tipat piiyas ena baye naake kifaa tenakata naa tenidung' oltung'ani olchani obo niun irkulie keek waare. Arashuu aake ifaa naa ore olchani egira abulu eton aa kiti naake ifaa netum ewoi sidai natum ntona enyenak aatubulunye, netum enkare, netum atagolo eton aa kinyi.

Ore pa enetipat paas enabna kesidai eunoto orkiek amu keyau enchan, akepik si environment metaa kesidai, ibooyo si osiwuo metaa metum nkangitie, neakukesidai teneuni irkiek telalai arashu tesapuko petum aitasapuka enkop.

Ee ore entoki nagira aasa tene woi naa ph enterit ipimitai arashu yaani esidano arashu biotishu ina terit peeyiolouni ajo kaa kaa shani iidim ena terit atuuno naa kaa shani naidim atubulu eniun tiatua ina terit. Neeku esidano enterit ipimitai tene

Ore enikunari enasiai temurua aang naketii abori amu elelek inepu wuejitin kumok ajo meeta enaare sapuk naidimi atipik metaa kibukori a ke duo kila saa kake inepu oltungani opik oltangi orpaip petumokibaitooko olchamba lenye.

ore sababu pee anyor ena baye naa eunoto oo ingujit ena naa kisidai amu, kidimi naaji atudung inkujit eton esheita, netumi iropiyiani sidan ashu itayuni olkujita, nepoi apik eweji sidai nitum oltungani aishoo inkishu inonok.

Ee ore entoki nagira aasa naa ketuturo ele tung'ani esilanke tiatua olchamba lenye nepik ilo puya pee mesioki ina silanke amit enkare pee etum ele shamba lenye anoto enkare ata enkata olameyu ashu enkata nemeshaita naa kiidim ake olchamba anoto enkare naitook..

Ore eninko piintobir ena naa olchani loormaisurin ele etuunoki netubulutua irmaisurin nidol ajo etaa enajo pee ewurunye. Neeku aake ifaa niing'oru enchani arashu embokishi nirishayie kulo maisurin pee mewosh enkop peetum aatooku eton etii olchani.

Ore noshi tenasiai nayiolo ajo nkitunkuuni kuna, etuuno olopeny, eoto, nekesu etaa tanakata kuna kitunkuuni ready pitumiai. Idimi awaita osokoni, idim awaita olduka opoi amirie, idimi si oltung'ani aawa ahomo aitumia tiatua enkang enye, pemitoki alo ainyang'u nkulie.

Ore enaikunari enasiai temurua ang, hoo nimikirem iyiok oleng amu mikirem oshi kuna kwashen, kake ore kuldo lairemo, naa ekeun olopeny ore piteru aiper enkop, nitauni nepiki ewoi mikunaji atoyu penyo, netumokini awaita osokoni pepoi amir.

ee inkwashen etuuno olopeny tolchamba netubulutua niteru aiper eiper enkop, neeku kegira olopeny aikesu apik ilbeniak pee eya sokoni alo amir ashu eweji akeyie nepuoi amirie neeku etaa kuna kwashen redi pee eyieri.

Ore enaiko paisum ltunganak peyiolou ena eunoto esukuma naindim atuuno sukuma towuejitin kumok ,indim atuuno sukuma tiatua enkarae, indim atuuno sukuma anaa enkareennipik enterit nipik entulugumi nipik empolea nipik sukuma.

Ore enalotu indamunot tenadol ena naa olopeny eleshamba eunito imaua oongabilaritin naapaasha Idim atimira kuna maua idim iltung'anak le ofisi ainyang'u, in'dim iltung'anak le airport ainyang'u neeku ekinyanguni kuna mauwa toweitin sapukin

Ore tenajadol ena naa ketuuno olopeny nesidanu idioa awo idol naa ajo etekeswaki etaa kegirai aapik ilkunuyiani, idolita ajo engarhi egirai aitaki peetumoki awaita olduka logira loopeny apuo amirie arashu osokoni

Ore enaitiship tena siai naa etii kulo maembe alo amirr etaa ready pee emiri naa enimirr nitum mpisaai.

Metii taa nye enasiai enkop aang pii enoto e pilipili meuni amu menyor ltunganak anaa hoho oleng kake kidolbake ltunganak oponu amir neaku ore toltunganak oyieu nepuo ainyangu tosokoni kak mikiun yiok.

Ee ore kuna naa hoho ekepiki endaa eyierishoreki idimi ake ninye aitumia enaa kitunguu intumia tenebo okitunguu kake kitunguu interie emoti nintoki taa taata sininye apik ninye naa kesidai amu kisho endaa orng'usil sidai.

Ore ena siai temurua ang' naa sapuk oleng' amu keuni watermelon

Ore ena amu keji thornelon, aidim ake ataguatu ena kinyati enye arashu inewoi nidolta nijo ketii irkiku, ninya atua. Idim si atipika blender ashu orjag le blender, ni blend, niwok enaa juice. Neeku aisidai ena pi.

Ore enikoni tenetumi enabaye amu ijio kadol nanu nkukursto kuna ashu ilotin, naa ore ake pee itum ena kukuri nidung' enkutuk nintayu lelo anterera lenyenak nibukoki esita ashu ibukoki entulugumi onkishu ashu enoontare nitoki tanakata abulu.